Thirikari tuge nĩ ĩtwĩkĩrĩire maaĩ gĩcio-inĩ gĩtũ. Ũngĩrora matũũra ma gwitũ; Maragwa A, Maragwa B, Rũrie, thikũ ici tũtiraina ũhoro wa maaĩ rĩngĩ. Ũgakora rĩu no tũhote gũitĩrĩria mĩmera itũ maaĩ, mbembe, mboco kwanja. Tũgacoka magathiĩ na mbere magatwĩkirĩra nginya mahiga barabarainĩ. Kũoguo mbembe icio ciakũra no ũhote gũcigetha ũcitware thokoinĩ. Magacoka magathiĩ ũguo mbei ya bataraitha nayo, nĩ mahotete kũmirora. Kũguo bataraitha nĩ ũrahota kũgũra na bei ya thĩ, ũkĩrora na hau kabere.

Kũmenyerera migũnda kwanja wĩ ta mũrĩmi mũnini ndirona ũrĩa ũrateithia bũrüri kĩ ũtonga. Tondũ rĩu ũkĩrora mbembe na mboco iria ũkũrĩma ndũgũthiĩ kũendia icio nĩcio ũgũthiĩ kũrĩa. Kũoguo ũkĩrora ũtonga wa Kenya na mĩgũnda gũbarĩrĩrwo hatirĩ ũrĩa iraingĩrana wĩ mũrĩmi mũnini. Nĩ tũkiuge arĩa mena mĩgũnda mĩnene rĩu tondũ irio icio ciothe ndũgũkĩrĩa nĩ ũgũthiĩ wendie. Rĩu wagĩthiĩ wakĩendia nocigĩteithie bururi kĩ ũkũria.

Tuge gũtũmĩra njeti tondũ we no kũhingũrĩra maĩ, maĩ makeitĩrĩria. ĩyo nĩyo njĩra ĩra ingiuga ĩngĩhokerwo. No rĩu nĩ ũndũ wa gũkĩaga mbeca-rĩ, niĩ hũthagĩra mũbaibu, ngathiĩ ngaiga mũbaibũ tuge ta marigũ-inĩ ũguo, irigũ rĩmwe rĩaihũra ngatwara irigũ-inĩ rĩu rĩngĩ rĩaihũra ngatwara irigũ-inĩ rĩu rĩngĩ. No okorwo nĩ wendi wakwa ingiuga njeti ĩtũmagĩrwo, tondũ nĩwamenya rĩu ĩgũĩthiũrũrũkia ĩthiũrũrũkie ĩitĩrĩrie mothe ihinda o rĩmwe, we wĩra waku nogũthiĩ kũhoria wona marigũ mau nĩmagĩa maĩ marĩa maiganĩrĩire.

Otorĩa mwĩrĩ ũtangĩhota gũkũra ũtarĩ na irio-rĩ, noguo tĩri we wenyewe ũtangĩhota kũnengere mĩmera irio iria ciagĩrĩire angĩkorwo ti mũnoru. Koguo mborera nĩ ĩteithagia tĩri ũgĩe na riri ndũgakorwo wĩmuceke, na wagĩa riri ũcio no ũnoru ũcio ũgatũma mĩmera ĩrĩa ĩkũhandwo mũgũnda-inĩ ũcio, tĩri-inĩ ũcio ikũre wega, cikũre ciĩ na riri ũrĩa wagĩrĩire.

Mĩgũnda ya gwitũ ti mĩnene koguo arĩmi nĩo meĩkagĩra maũndũ mothe ma mĩgũnda kuma o kũhanda, kũrĩmĩra, nginya o kũgetha. kĩndũ ta mboco magetha nĩo mehũragĩra, magacianĩka, na nginya magaciĩkĩra ngũnia-inĩ. No kĩndũ ta mbembe ũguo nĩmetaga ta gathandũri, kamacini ka gũthandũra mbembe getagwo gathandũri, goke kamateithateithie wĩra kamahũthĩrie wĩra wa gũthandũra mbembe, tondũ mbembe cia gwitũ nĩ ciumaga ciĩ noru mũno, nĩciumaga ciĩ nying, ĩ koguo wĩra ũcio matingĩhota gwĩka wa gũthandũra mbembe ciothe nĩ metaga gathandũri kamateithĩrĩrie wĩra kamahũthĩrie.

Tuge tekinoronjia ĩno ĩgũteithia o mũrĩmi ũrĩa mũnene, mũrĩmi wĩna mĩgũnda kũma acre ta magana merĩ ũguo gũthiĩ na mbere. Tekinoronjia ĩno no ũmeteithie tondũ nĩ akũhota kũmenya okorwo nĩ mbembe ciĩmwena ũrĩkũ, ihana atĩa, ciĩna ũgima ũhana atĩa kana nyoni nĩ irairia korwo nĩ mboco ihana atĩa irathiĩ atĩa na mbere, nĩ ngũrũ? Angĩkorwo na kĩndũ ta mĩciri okorwo nĩ ahandaga mĩciri nĩ kũmwonia kana mĩciri ĩyo nĩ ĩrakũra wega. No ũngĩkorwo ũrĩ mũrĩmi mũnini, ndirona ũrĩa tekinoronjĩ ĩno ĩngĩgũteithia tarĩ kamũgũnda gaku no kanini kũhanda ũrahanda tũindo tunini, o tũindo ũngĩhota kwĩrorera.

Tuge ta mũrĩmi ũratũmĩra kĩndũ ta mĩraũ ũguo kũharĩrĩria mũgũnda, nĩ wonaga mũgũnda ũcio nĩ ũrĩkangaga naihenya, nĩgetha rĩu wambĩrĩrie kũhandwo. No mũndũ ũragĩtũmĩra andũ a kũrĩma, mũgũnda wake ũikaraga ũngĩkarĩkia kũrĩmwo, rĩu ona ũkoraga ahandaga e wa mũico, tondũ ke ndarenda macini, na mũndũ ũtũmĩraga ta kĩndũ ta tũragita ũguo, tũragita twa kũhanda tũhũthagia wĩra mũno ũgakora mũgũnda wa ĩka ta magana matano ũguo nĩ ũrahota kũrĩka na mũthenya ũmwe.